Boishonik cheboo soet cheboo sirikali koboishonik cheimuche inyorchikee en oreetab muswoknotet iboishen simoit anan ko kompyuta en uitukul yeimiten chito, toreti en koitoetab boishonikab sirikali amuun boishet neimokyinikee biikab boror koimuche konyorchikee en sait aketug'ul en olee imii ak en chebchebindo nemiten barak mising.